Wendia wa makara nĩ wa bata, nĩ tondũ nĩũteithagĩrĩria andũ arĩa mahũthagĩra mariko ta ma njiko, kũruga. Makara nĩ mega nĩ tondũ, nĩmateithagia mũndũ ũrĩa ũtarĩ ũrahota kũgĩa na gas, kana ũrĩa ũreherera ngarama ya kũruga na maguta ma tawa, agakorwo akĩmagũra na kũmahũthĩra, igũrũ rĩa kũruga irio ciake, kana gwĩka maũndũ mangĩ maingĩ megiĩ ũrugi. Nimendagio na gĩthimi gĩkĩ kĩa ndoo na mĩkebe, nĩgetha ithimi ici nĩcio ciheaga makara thogora wamo, kũringana na ũria ndoo ĩigana, ĩkarĩhio o ta ũguo ĩigana, ta ũrĩa mwendia akwenda.